Todua enedukuya keyieu impisai kumok naa nyiangunyie kuna masaa, todua siitoi enaa kuna masaa oshi inyiakunkuni naa keyau kinyial oloinkanke tenteriaki ina puruo. Todua eneuni naa keyieu impisai kumok, naitobirieki, neeku naa nejia etiu, todua sii ore kulo tunganak leton aa kegira aiteru, ebaiki nebaiki kuna masaa keyieu impisai kumok enkinyiangunoto, neeku meepokinkai duo nai oidim ainyianku kuna masaa, nairemishoreki ashu naa naturieki ilchambai. Todua sii enkae naa ebaiki nemeetai enkeno, naitumiyaki kuna masaa neeku naa ebaiki naa keeu naai inkolokinot oleng',toltunganak kumok nai ooyieu neitumiya kuna masaa ee neeku nejia etiu.